Ũgathiĩ bengi rĩngĩ mbeca iria ũkwendaga kuoya ndũngĩheyo tondũ mbeca iria wĩigĩte ciahũrwo maita ndũngĩhota kũnengerwo mbeca mũigana wa mbeca iria ũngĩkorwo ũkĩenda gũkua. Na ningĩ rĩngĩ ũgakorwo nĩũ kwendaga gũkua mbeca nyingĩ, ũgakorwo ũkĩrwo ũcarie andũ aingĩ, na nĩgetha makũhe mbeca, makwandĩkĩre nĩgetha ũhote gũkua mbeca iria ũkwendaga. Rĩu ũgakĩihũra itũũra na andũ aingĩ mũno magakorwo nĩmaramenya atĩ nĩũkwendaga gũkomba mbeca, na rĩngĩ we ndũkwendaga andũ othe mamenye atĩ ũgũthiĩte gũkomba mbeca bengi.

Nĩgũkoragwo na ikundi cikoragwo ciĩ matũũra-inĩ ciagũteithia andũ angĩkorwo he mbeca ũrenda gũkorwo ũgĩkomba na nanĩmagĩkombanagĩra kũringana na mbeca iria ũkoretwo wĩigithĩtie na mbeca icio nĩikoragwo ciĩ njega, tondũ ũngĩkorwo wĩna bata nacio mũthenya wa ũmũthiĩ, ũthiaga ũgakĩheana thĩna waku na ũgacoka ũkainũka wĩna mbeca, angĩkorwo mbeca iria wĩigithĩtie nĩigũgwĩtĩkĩria ũkorwo ũkĩheyo rũni rwa mbeca iria ũngĩkorwo ũgĩbatara.

No mũhaka ũkabanga mbeca ciaku tondũ ũngĩkĩre gũkorwo nĩ ũreka mathabu maku wega no gũkorwo atĩ wĩra ũrĩa wothe ũkoretwo ũkĩruta na ũrĩmi nĩ wĩra wa tũhũ. No rĩrĩa ũngĩ banga mbeca ũkaiga ici nĩ ciagwĩka ũndũ mũna nĩ ũrĩmenyaga kana mbeca icio nĩ iracoka kana itiracoka. No ũngĩ kĩrega gũkorwo nĩ ũrabanga mbeca ciaku wega ndũngĩkorwo ũkĩmenya rĩrĩa ũngĩkorwo ũtekuona baita kana rĩrĩa ũgũthiĩ hathara. No ũngĩbanga mbeca ciaku wega nĩ ũgũkorwo ũkĩmenya kũndũ gĩkĩ kĩraheire bainda kana kĩndũ gĩkĩ kĩngĩ kĩraheire hathara, ũndũ ũcio nĩ ũndũ mwega gũkorwo ũkĩbanga mbeca ciaku na mahũthĩro maku.

No ndirikane hĩndĩ twacidanaga kanitha-inĩ, andũ arĩa mekũrĩkia mbeca iria matuĩrĩirwo na nĩgwagĩkoragwo na ikombe mũndũ ũrĩa ũkũhotana na nĩ mũthenya ũmwe nĩtwerutanĩirie mũno ta itũra ritũ, twĩrĩgĩrĩie atĩ nĩ tũkũheo kĩheo no rĩrĩa twerutanĩirie, tũgĩkorwo nĩ ithue twarĩ a mũico, nĩ ũndũ ũcio tútionire gĩkombe, ikombe igĩgĩtuĩka cia gũkuo nĩ andũ arĩa mahotire gũkinyia mbeca iria ciendekaga thĩiniĩ wa kanitha.

Rĩrĩa nguona cuba ĩno nĩ menyaga atĩ aya nĩ arĩmi marateithĩka ndĩ ũmwe wao, nĩ tondũ gĩkĩ nĩ kĩganda kĩronania atĩ, nĩ kĩhotaga kũiga iria, na gĩgathondeka na rĩkarĩendia to mũhaka rĩkorwo rĩ ũrĩa riumire kuma kwĩ ng'ombe, no nĩrĩthondekagwo ũndũ ũngĩ, na rĩgathondeka indo ingĩ nyingi, na rĩrĩa nguona ũũ nĩnyonaga atĩ arĩmi nĩ magũteithĩka na njĩra nyingĩ ,nĩ tondũ kĩganda gĩkĩ nĩgĩciirĩtie ũhoro wa kũrũta indo nyingĩ thĩi-ini wa iria na gĩgathondeka indo nyingĩ ta iria rĩrĩ rĩa yoghurt.

Rĩarĩ rita rĩa mbere rĩakwa rĩa kũhaica ndege, ngĩthiĩ bũrũri wa Baranja, na rĩarĩ iceera rĩega mũno na nĩ ndarĩkeneire mũno, tondũ rĩarĩ rita rĩakwa rĩa kũhaimba ndege. Nĩndarigagwo rĩrĩa ndĩ kũrĩa igũrũ, ngahoyaga mũno mwathani atuĩke wa gũtũkinyia, nĩ tondũ nĩ ndeciragia atĩ ndege ĩyo ĩngiuma igũrũ ĩgwe, gũtirĩ mũndũ ũngĩtigarĩrĩra na rĩrĩa twatuĩkire a gũkinya bũrũri wa Baranja, nĩ ndambĩrĩirie kũhoya mũno, ngĩraga Ngai nĩ thengiũ, nĩ tondũ wa gũtũkinyia na gũtũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ mũno.

Ũngikorwo wĩ mũrĩmi wa kũrĩma, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩna ibuku rĩa kuonania rĩrĩa wahandire indo ciaku na rĩrĩa ũkarĩmĩra na rĩrĩa ũkagetha. Ũngĩkorwo ningĩ wĩ mũrĩmi wa mahiũ, nĩwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ na ibuku rĩaku rĩa kuonania ũrĩa ũtwaraga iria rĩaku na ũrĩa ũhingĩte ng'ombe na rĩrĩa ng'ombe ĩgaciara, o na rĩrĩa ng'ombe cithecetwo njanjo ya mĩrimũ, na nĩ getha rĩgakũririkanagia, na nĩ tondũ maũndũ macio mothe ndũngĩhota gũkorwo wĩigĩte mũtwe.

ũyũ nĩ mũrĩmi wĩbangĩte wega mũno, tondũ nĩũrona nĩtũkũnia ohete, athondekete mahuti make, nĩgetha magaikara ihinda inenene, na arĩoyaga gakũnia kamwe agatwarĩra ng'ombe, na ndangĩkorwo akĩhũtia ng'ombe ciake, nĩ tondũ nĩeigĩire mũthithũ.

Ndirikanaga maũndũ ma tene rĩrĩa gũtarĩ na irathi thĩinĩ wa thukuru na nĩ twathomagĩra mĩtĩ-inĩ. Ciana iria citarĩ na kũndũ gwa gũthiĩ gũthomera ta irathi tondũ ĩndĩ ĩyo irathi ciarĩ hinya mũno gwakwo. Na rĩrĩa ngũririkana ũũ nĩ nyoga atĩ ciana cia thikũ ici monaga maũndũ tarĩ mahũthũ mũno no matomenyaga kũrĩa acoiari ao maumĩte. Tondũ ithuĩ tumĩte gũthomera mĩtĩ-inĩ na rĩu Ngai nĩ atũrathimĩte atĩ ciana citũ nĩ ikũhota gũthomera irathi nginya ingĩ cigakwo na mahiga na iria ingĩ cigakwo na mabati.

Mũndũ athiaga bengi ũkaiga wĩna ng'ombe ithtũ na nĩ ũrenda ũkorwo ũgĩtinio mbeca cia insuarance, na nĩ getha rĩrĩa ingona mũtino ta gĩkuũ ũgatuĩka wa gũteithĩka. Na rĩu nĩ ma andũ a bengi nĩ makũraga ũkwenda gũtinio mbeca icio atĩa ũgakĩmatarĩria nao magagĩkũĩra ũngĩ tinio mũigana wa mbeca cigana thĩinĩ wa mweri. Na mũkagĩa ngirimiti nao nao magatuĩkaga agwĩkaga ũguo o rĩrĩa rĩothe watũmĩrwo mbeca ciaku thĩinĩ wa bengi ĩyo.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ rirĩa mũgũcira mwĩhamwe ta andũ a nyũmba ĩmwe nĩ mũkoragwo mũkĩmenya atĩ maũndũ marĩa matarathiĩ wega thĩinĩ wa mũciĩ wanyu. Na mũgakorwo mũgĩteithania mũndu na ũrĩa ũngĩ na ũrĩa ũngĩkorwo wĩ thĩ mũkamuoyta na nĩ getha mũkahota kũmwambatĩria na igũrũ. No oho hau noho mũngĩhota gwĩka maũndũ manene nĩ tondũ wĩika ndũngĩhota gwĩka ũndũ mũnene. No mũrĩ aingĩ no mũtuĩke agũcenjania meciria na mwĩke maũndũ manene na mekuoneka na mekũmũteithia inyuĩ ene ona mũkĩrĩrie andũ arĩa mamũrigicĩirie.

Ũyũ nĩ mũndũ wohetwo na nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa maikarĩte thĩiniĩ wa njera nĩ marutagwo magathiĩ kũrutithio mawĩra matiganĩte. Na nĩ tũrona ici nacio nĩ thigari cimũrũgamĩrĩire akĩruta wĩra ũrĩa ahetwo arute. Maramũrora kana nĩ araruta wega kana ndararuta wega na no mũhaka makĩmũrangĩre nĩ getha mamũcokie kũrĩa kwagĩrĩire tondũ mangĩkĩmũtiga eika nĩ ekũra.

Gũkũ gwitũ nĩ tũheagwo mĩtĩ nĩ andũ mateithanagia makarehera arĩmi mĩtĩ na nĩ geha makĩenda rĩmi ona makĩrĩmaga makorwo makĩhe arĩmi mĩtĩ na nĩ getha mahande, na nĩ ũndũ wa gũteithia gũtheria kwa rĩera. Rĩu gũkũ gwitũ twaheo mĩtĩ nĩ tũhandaga na magacoka makamĩrũmĩrĩria kũrora kana nĩ tũramĩrora wega na njĩra njega na nĩ getha ĩgĩkũre. Tondũ rĩrĩa tũkũhanda mĩtĩ nĩ tũĩ atĩ nĩ ĩteithagia gũtheria kwa rĩera.

Njoyaga thimũ yakwa nĩtondũ, andũ arĩa ngoragwo nyandĩkĩte thĩiniĩ wa thimũ yakwa. Nĩũndũ ũcio gũtirĩ hĩndĩ ingĩmera ingĩmahoya ihoya, marege kũnjigua. Ngathondeka ngurubu, ndathondeka ngurubu ngacoka ngekĩra andũ arĩaothe ndĩrenda. Nangakĩmahe mathĩ na makwa ngamera nĩndĩrenda gũteithio nĩũndũ, wa ũndũ mũna. Na ndatuĩka wagũthondeka ngurubu ĩo tũgakorwo tũgĩcokanĩria nao . Nondũ ũci onĩũkoragwo ũgũĩkĩka na ihenya, tondũ mũndũ wothwe ũrenda gũgvteithia nĩagũgũteithia nagũcokerie na thimũ, nokorwo nĩ mbeca agũgwĩkĩrĩra othimũ-inĩ ĩo yaku.

Mũgithi wa kĩrĩu ta rĩu rĩrĩa ũgũthiĩ Mombatha, nĩ ũhũthĩkaga wega mũno, tondũ mĩena ĩyo nĩ kũrĩ reri ya gũgũtwara nginya Mombatha, na nĩ njĩra njega tondũ nĩ ũthiaga na ihenya na ndũkũnoga, nokahũthĩra mathaa manyinyi gũkĩra rĩrĩa ũngĩthiĩ na matatũ. No rĩu ithuĩ twĩ gũkũ icagi-inĩ, no tũhũthĩrire matatũ, nĩ tondũ nakuo gũtikĩrĩ reri, ĩrĩa ĩngĩhũthĩka gũthiĩ na mũgithi, rĩu rĩrĩa tũkĩrĩ gũkũ, tũkĩhũthagĩra njĩra ya matatũ, nayo no njega tondũ no ĩgũkinyagia kũrĩa ũkwendaga gũthiĩ.

Nĩ ndĩ mũgũnda na gũkũ ikamba-inĩ ndagũrĩte. Na hĩndĩ ĩmwe ngĩciria nĩ wega thiĩ ngahande mĩtĩ, nayo mbura yakirie gũkĩa, ngĩthiĩ ngĩkĩenjithia marima na ngĩkĩhanda mĩtĩ. Ngĩkiuga ngũcoka thutha wa ihinda rĩnini. Na rĩrĩ ndacokire, ndakorire mĩtĩ yakwa yothe nĩyũmĩte, wĩra ũrĩa wothe ndarutĩte wagũcimba, na kũhanda ngĩigua wandakaria, na ngĩigua ndamena ũhoro ũcio. Onanginyagia ũmũthi ndirĩ ndacoka kuo kũhanda.

Nĩ atĩ ngamĩra ĩno onangĩkorwo nĩ mũtumia ũmĩnyĩtĩte, nĩtwĩkaga ya gwathĩka yerwo ikome ĩgakoma, yerwo yũkĩre igokĩre, nokona nĩrathĩkĩra nginya mũtumia. Ona ĩdaihu nĩ ĩtuĩkaga yagwathĩka yerwo ĩkĩ ũrĩa ĩrerwo ĩke, na ũndũ ũcio nĩ ũkĩngegagia mũno ndona ũrĩa ngamĩra ĩnene na nĩ twĩkaga yagwathĩka kũringana na ũrĩa ĩrathwo ona mũndũ e mũnini ona angĩkorwo nĩ mũndũ munini atĩa

Nĩhĩndĩ ĩmwe twarĩ ngari-inĩ na mũtumia ũmwe akĩambĩrĩria gũkorora mũno. Narĩu tondũ nĩtwakĩrĩtwo na nginya namba icio nĩciandĩkĩtwo thĩiniĩ wa ngari, niĩ ngĩhũra na mũtumia ũcio agĩtuĩka wakũgĩrwo na agĩtwarwo Tigoni. No ũndũ ũrĩa warĩ wakũmakania, tondũ arĩa wa itũũra ritu, nĩathiĩte na agathimwo na akerwo na mũrwaru COVID. No akinya thibitarĩ agĩikarania na arwaru acio angĩ marĩ arwaru, tondũ andũ matwaragwo karumu kamwe na arara, mũthenya ũyũ ũngĩ aroka gũthimwo erirwo ndarĩ na Covid na akĩinũka, ũndũ ũcio niĩ na wamakirie mũno.

Ceceni ya Inooro níĩyendetwo mũno tondũ nĩ ĩrehaga mohoro na njĩra ya Gĩkũyũ, na ĩgacoka ĩkageria gũtarĩria ibindi ona ithakĩtwo na Gĩthũngũ kana Gĩthweri, ĩgatarĩria na Gĩkũyũ, na rĩu ĩgakĩendwo mũno nĩ tondũ mũndũ ũtekũhota kũigua Gĩthũngũ kana Gĩthweri nĩ ahotaga kũrũmĩrĩra na akanyita maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩiniĩ wa kĩbĩndi kĩrĩa arerorera. Na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ ĩrehaga ona ũhoro wa ũrĩmĩ na ĩgatarĩria na gĩkũyũ na ũgakĩnyita, ona angĩkorwo wĩna mĩaka mĩingĩ.

Ndirikanaga harĩa ngoragwa ndigĩtie kũrĩma, na ngaigua gwĩkĩrĩra kĩo mũno na nĩgetha thiĩ ndĩharĩme na thondekere irio ciakwa nĩgetha citikathũke, nĩgetha hote kũhũnia andũ akwa na njoke iwe ndware ndũnyũ nĩgetha andũ arĩa matarĩmaga nao matuĩke makwona kĩndũ kĩa kũrĩa. Rĩrĩa ngwina ũyũ nĩnyonaga atĩ nĩnjagĩrĩrwo gwĩkĩra kĩo tondũ Ngai nĩahete mũgũnda, na nĩgetha ndarĩma Ngai akandathima ona andũ arĩa maratwarĩrwa indo icio onao magakena, makarĩa magĩcokagia ngatho ,makĩũgaga moko marĩa marũtĩte wĩra marathimwo ngatũĩka wakwĩgwatĩra kĩrathimo.

Mũrĩmi ũrĩmĩte ngano nokĩte aramĩrora nĩ ta ĩna mũrĩmũ. Nayũkĩte ũrĩa tũthiaga kũrũmĩrĩra mũgũnda. Gũthiĩ ũkĩroraga kana indo ciaku nĩirakũra wega. Rĩu ũyũ nĩ mũrĩmi ũrĩmĩte ngano naokĩte kũrora, kũbara, arore kana ngano yake nĩ njega, okorwo he kĩndũ ĩkwenda gũĩkĩrwo ta kũhũrwo ndawa, ĩkĩhũrwo. Okorwo nĩgũkĩenda kũgethwo nĩĩkĩrĩ ngũrũ, ĩkĩgethwo, ũguo nĩ mũrĩmi ũkĩte okũrora ũrĩa mũgũnda wake ũrathiĩ na mbere.

Tũcimbaga mũgũnda, tũkarĩma hũma ta igĩrĩ na thĩ nĩ getha kũiguithania tĩri. Tũgacoka tũkoya hũma, tũgatema mĩtaro kana o marima, tũgacoka tũgathiĩ tũkoya thumu ũrĩa ũhĩĩte, tũgoka tũgĩkagĩra mĩtaro-inĩ kana marima marĩa twenjete, tũgacoka tũkoya mbegũ iria tũrahanda okorwo nĩ mbembe tũgoka tũkĩrekagia mbembe igĩrĩ kana ĩmwe thĩiniĩ wa irima tũgĩthikaga na gatĩri gatarĩ kaingĩ na mbembe ĩyo nĩĩkagĩra na ĩgathakara mũno.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩna ng'ombe nyingĩ mũno, nĩ tondũ nĩ ũkwona rũrĩ nĩ rũru rũnene mũno rwa mburi na nĩ ironekana nĩ ithondekerwo handũ hakũrĩrĩra kana kũnywa maĩ. Nĩ ũndũ ũcio, nĩ ũrona haha nĩ ta handũ hakũnywĩra maĩ tondũ nĩ ũrona imwe nĩ kũnywa iranywa, iria ingĩ ikũraihu na iria ingĩ nĩ cia nyua nĩ cia nyotoka nĩ ciathiĩ. Ũkona ũyũ nĩ mũrĩmi wĩna mũgũnda mũnene mũno wakũrĩithia, agakĩrekia mbũri ciake cirie, no agacoka agaciakĩra handũ cikũnyuĩra maĩ.

Gũkũ gwitũ tũtiri mĩgũnda mĩnene, nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa tũkũhanda okorwo nĩ ta itũngũrũ kana mbembe, tũhandaga gacunjĩ kanini ka mũgũnda, ũkahanda itũngũrũ handũ hamwe ũgacoka ũkahanda mbembe handũ hamwe na ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ mwega tondũ nĩ tũkoragwo tũtegete maaĩ nĩ getha hĩndĩ ĩrĩa kwĩ riũa rĩnene rĩrĩa gũtekura tũkahota gũcihe maaĩ, na nĩ tũcokaga tũgekĩra kĩmenyithia gĩa kuonania atĩ mbembe ĩno wahandĩte mũhĩrĩga ũrĩkũ nĩ getha o na mũndũ angĩtua gũkũria ndũngĩtinda ũgĩcarĩrĩria, ũgũthoma o harĩa wandĩkĩte.

Mũrĩmi ũyũ nĩ mũndũ ũtarĩ na mũgũnda mũnene, tondũ ũngĩrora nĩũkuona nĩ ahandĩte mbembe na agacoka akahanda nyanya, na nĩ ebangĩte wega mũno tondũ ena irima rĩa maaĩ tondũ nĩ ũkuona hena itangi rĩ igũrũ, rĩĩkĩrĩtwo na nĩ getha rĩrĩa kũngĩkorwo gũtekuura agakorwo agĩitĩrĩria maaĩ, na nĩ ũgũcoka wone at haha mbere hena maaĩ mategetwo, onamo akorwo nĩ ahũthagĩra na nĩkĩo ũrona mũgũnda waake nĩ mũruru na nĩ ũroneka nĩ mũgũnda mũhũnu nĩ thumu.

Nĩ nyendete gũthikĩrĩria mohoro mũno thĩiniĩ wa ceceni ya Inooro rũciinĩ, na nĩ ngenagio nĩ mũtangathi wĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, nĩ tondũ nĩ ataragĩria wega, nginya ũkona ona mũndũ mũkũrũ, mũndũ ũtangĩhota gwĩthomera magathĩti, atĩ nĩ arahota kũmũtarĩria na akanyita ũrĩa bũrũri ũrathĩĩ na mbere, na nĩ acokaga agathoma mohoro, nginya ũkaigua cama wamo, ona ũkenda gũthikĩrĩria ona hakuhĩ ũcererwo nĩ wĩra ũkĩmũthikĩrĩria nĩ ũrĩa aragia wega ena ngotoko.

Ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe twaikaraga mburoti Nairobi na nĩgwakĩaragwo raini tũgĩthiĩ gũtaha maĩ, narĩrĩa ũrĩa watwenagĩria maĩ, agatwenderia agacoka nĩtaihera nĩ tondũ ũrerwo wĩehererie mĩtũngi yaku na noũramũrĩha, handũ agũtahĩrĩrie maĩ tondũ nĩwe ũranengera mbeca. Ngĩigua ũndũ ũyũ ndaũmena mũno. Na rĩngĩ mwathiĩ kũgũra maĩ ũgakora gũtirĩ, na rĩngĩ mũtiuma na nginya makũruga kana ona magũthambia indo, kana magwĩthamba. Ngĩigua ndamena ũndũ ũyũ mũno, rĩrĩa nguona mĩtũngi teno yarĩte raini, nĩĩndirikanagia maũndũ matarĩ mega.

Ndekĩte ũguo ngamatha indo thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa, nĩ tondũ kũrĩ andũ mokaga magĩceraga mĩgũnda-inĩ makĩgũraga indo iria tũrĩmĩte. Na rĩrĩa ndamathaga mũgũnda, ndamathire mũgũnda wakwa ngĩmatha thibinanji, ngĩmatha nyeni, ngĩtua matunda, no rĩrĩa ndarĩkirie kũmatha, mũndũ ũrĩa wokaga kũngũrĩra ndaigana gũka. Ndaciĩkĩrire hurumbarũ ngĩcitwara thoko-inĩ itũ ya Gĩthũngũri. No nĩndanogire mũno, nangĩendia.

Rĩrĩa ciana igũcindana gĩthomo-inĩ nĩ irehaga ũhoro wa cukuru ĩgeka wega na cukuru ĩrĩa yahotwo ĩkerutanĩria ihinda rĩngĩ, ũhoro wa kwirutanĩria mũno ciana, na nĩgetha nao thukuru yao ĩgeka wega. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagia ciana gũthoma na kinyi, ona nĩ getha igĩithie thukuru yao ngoga, ona ta mũrutwo agĩe na ngoga nĩtondũ wa ũrĩa erutanĩirie. No kũngĩkorũo gũtikĩrĩ andũ maragĩcindana, gĩthomo gĩtingĩgĩkorwo kĩna bata nĩ tondũ hatikĩrĩ bata wa gũkĩĩrutanĩria nĩ tondũ hatirĩ mũndũ mũracindana nake.

Nĩ ndaheirwo rũtha thĩiniĩ wa kũrĩa ndutaga wĩra na nĩ ndaiguaga mangĩhe rũtha no thiĩ ngahurũke handũ, na nĩ ndoire ngari ngĩthiĩ o Nakuru na reke ngwĩre niĩ nĩ ndakenereire mũno, tondũ ndathiire ngĩkombora mũkawa, ndokagĩra ona itekwenda kũmeya kũrĩa cai ũkuma, ngaheo cai thĩiniĩ wa mũkawa, ngatiga ũrĩrĩ itaarĩte ũrĩrĩ ukaarwo, ngoywo ngathiĩ ngacerio, ngacokio ndĩĩte ranji na ndacoka ngakora gĩtanda kĩríĩ ngũtiganĩtie ũguo nĩ kĩare. Ũndũ ũcio nĩ ndirikanaga na ngona nĩ wega gũcokagĩria mwĩrĩ ngatho.

Rĩrĩa tũkuona mũndũ ta ũyũ ũkona magũrũ make ti mega na arahũthĩra mĩtĩ gũthiĩ na nĩ getha athiĩ akarore indo ciake thĩiniĩ wa mũgũnda, ũndũ ũyũ nĩ tũ ũkuaga na njĩra nditũ na tũkona nĩ wega nĩ tondũ we Ngai nĩ akũhete indo ciothe, agakũhe magúũũ mega, agakũhe moko mega, ũgakorwo ũkĩĩkĩra hinya, na nĩ getha ũgathiaga mũgũnda ũgathiĩ ũkarora indo ciaku na ũkainũka ũkenete ũkĩmenyaga atĩ onawe no Ngai ũkũhete kanya ũkorwo ũhana ũguo.

Ũndũ wa mbere no mũhaka ũkorwo wĩna ibuku, harĩa wandĩkĩte atĩ nĩwagũrire tũcui twĩ tũnini na nĩwokire ũgĩtũrehe thĩiniĩ wa kĩaga, na nĩũbataranagia ũkorwo ũthondekete harĩa ũkũrehe tũcui na handũ hau hakorwo hena rugarĩ, na ũgakorwo ũgũrĩte irio, ũgakorwo ũgũrĩte handũ ha gũciĩkĩrĩra maĩ ona ũgũrĩte mĩharatĩ ya gũciĩkĩrĩra irio, na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũgakorwo ũgĩcirora kaingĩ kaingĩ kana nĩirarekia kana nĩndwaru, na nĩgetha ũkahota gũcithondeka kũringana na ũrĩa ũkuona ngũkũ icio ihana, na noũkĩũrie kuma kwĩ mũtaramu ũngĩkorwo hena thĩna ũrakũgũmĩra.

Mũrĩmi ũyũ nĩ kũhanda ahandĩte itũngũrũ na rĩrĩa athire na arora ona mũgũnda wake nĩ mũng'aru rĩu ũrona nĩ tũmĩtaro aratema na nĩ getha ahote kũgeria maaĩ maya kũrĩa kũmagarĩte, na nĩ getha mĩmera ĩno ĩhote kũĩgucĩria maaĩ. Nĩ handũ ahingĩrĩirie maaĩ na amaigĩte nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ, atĩ rĩrĩa mĩmera yake ĩgakorwo yũmagarĩirwo, nĩ akahota kũmĩtemera mĩtaro na ĩtuĩke ya kũgucia maaĩ na ĩtuĩke ya gũthiĩ na mbere na gũkũra.

Hĩndĩ ĩno nĩ ta hĩndĩ ĩrĩa yarĩ ya mũrimũ wa COVID, na nĩ urona ũyũ nĩ mũndũ warĩte matũnda make etereire oke agũrĩrwo, alafu andũ arĩa meyohanagia magĩũka kũhũra kũrĩa gwatuĩka hena mũndũ mũrwaru, gũkorwo haha hena mũndũ watuĩka nĩ mũrwaru mũrimũ ucio, na nĩ kĩo nĩ urona mũndũ ũyũ eyohanĩtie makuo maya agĩũka kũhũra ndawa na nĩ getha agitĩre arĩa angĩ me thĩiniĩ wa itũra rĩrĩ. Nĩ ũndũ ũcio kwahũragwo ndawa kũndũ guothe, mũndũ ũyũ nĩ guo areka, arahũra ndawa na nĩ getha ahote kũraga mĩrimũ ĩrĩa yothe ĩngĩkorwo ĩ gũkũ na mũno mũno mũrimũ ta wa COVID.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ marwaraga mũrimũ wa Covid-19, andũ aya nĩ mokaga mekĩrĩte makuo maya, na makuĩte ndawa ya gũka kũhũra nyũmba kana harĩa mũndũ ũcio atuĩka nĩ ekũgerete, na nĩmagitĩire mũno nĩ tondũ andũ arĩa macokire gũkorwo meho nĩ magitagĩrwo na njĩra nene na mũrimũ ũcio ndwatheremaga, nĩ ũndũ ũcio njĩra ĩno nĩ njega ĩmwe ya kũgirĩrĩria atĩ kũngĩkorwo kwĩna mũrimũ waumĩra na ũmenyeke ndawa ĩrĩa ĩngĩhũrwo, nĩwega nĩ tondũ andũ arĩa angĩ mangĩkorwo me thĩiniĩ wa itũũra rĩu matingĩnyitwo nĩ mũrimũ ũcio.

Hĩndĩ ĩrĩa wũigĩte irio, rĩrĩa wĩna mahuti maingĩ, mũndũ nĩ ahũthagĩra njĩra ya kuiga irio cia mahiũ, na nĩgetha ũkamariuta rĩrĩa gũkagĩa na ng'aragu, nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa wĩbangĩte wega ũgakorwo wĩna irio wũigĩte handũ, nĩ igagũteithia hĩndĩ ĩyo ya ng'aragu. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũcanjithia ng'ombe ciaku ũgacithecithia cindano, rĩrĩa kwanĩrĩrwo kwĩna mũrimũ, ũgakorwo we nĩ uthecithĩtie ng'ombe ciaku cindano, ndũngĩkorwo wĩna thĩĩna nĩ tondũ ona rĩrĩa mũrimũ waumĩra we nĩ ũrĩmenyaga atĩ ng'ombe ciaku nĩ ngitĩre wega na nĩ ũndũ ũcio gũtirĩ ũgwati ona ũmwe ũngĩona.

Ũndũ ũrĩa ingiuga niĩ nĩ ũhoro wa mũndũ akamba kũrorwo mũno makĩria kana nĩ mũrĩmi, tondũ rĩrĩa mũrĩmi angĩnengerwo no hinya mũno kwaga gũcokia mbeca icio tondũ nĩ ekũrĩma kĩndũ gĩkũmũteithia na gĩkamũhee mbeca na ahote gũcokia mbeca icio. Nacio mbeca icio cituĩke cia gũteithia mũndũ ũngĩ. Nĩ ũndũ wa kũgitĩra mbeca mũrĩmi ũcio no ambe arorwo oeneke kana nĩ arĩmaga kana nĩ itheru akoragwo narĩo tondũ mũtingĩnengera mũndũ mbeca na rĩngĩ akorwo mbeca no kũrĩa ekũrĩa no ndegũcirutithia wĩra. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega gũthiĩ gũceera gwake, na kũrora mawĩra marĩa arutaga, mbere ya kũnengerwo mbeca iria aranengerwo.

Ta rĩu no gũkorwo nĩ wakuĩte mbeca thĩiniĩ wa bengi, mũno mũno ithuĩ tũigaga bengi-inĩ ya sacco tondũ tũrĩ arĩmi a ng'ombe. Na he mũrĩmi wakuĩte rũni na agakorwo ena ng'ombe ĩmwe na kau kangĩ karĩ gacaũ na rĩu rĩrĩa aremirwo nĩ kũrĩha rũni rwake, andũ a bengi nĩ mokaga makarora na makona ĩ nĩma hena gweterera etereire atĩ he ng'ombe ĩgũcara nĩ ũndũ ũcio matimũteng'eragia, mamũheaga ihinda, na agatuĩka wa kũheana ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, rĩrĩa akambĩrĩria gũtwara iria, na ona e mũrĩmi mũnini ũkona nĩ araigua ũrĩmi ũcio nĩaraũtĩĩa, na akaigua atĩ andũ abengi onao nĩmaramũnyita mbaru ona angĩkorũo nĩ aremetwo nĩ kũrĩha rũni rũu ihinda inene, no nĩ acokaga akarĩha thutha wa ng'ombe yake gũgĩciara.

Ndĩ mũgĩkũyũ na gũkũ gwitũ tũrĩithagia mbũri na njĩra ĩno, tũcihingũragĩra rũciinĩ tũgacitwara rũũru, tũgaciandĩkĩra mũndũ ũgũcirĩithia, agatinda nacio agĩcirĩithia, ningĩ mathaa makinya ma hwa-inĩ, agaciinũkia, agoka agacihingĩra. Na nĩ itũheaga mbeca mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ tondũ rĩu ona mbũri imwe nĩ ĩrakinyia ngiri ikũmi na ithano, rĩu ũkona ũrĩithĩtie mbũri ta ici no ikũhe mbeca nyingĩ mũno gũkĩra hau kabere.

Tekinoronjĩ nĩ ĩtũteithĩtie mũno, nĩ tondũ rĩrĩa mbura ĩkuura mũno nĩ tũmenyaga, na rĩngĩ ũngĩkorwo wĩna irio mũgũnda, ũkanemya ihinda rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũcigetha nĩgetha citigathũkĩre mũgũnda. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo wĩna thimũ nĩ ĩgũkũmenyithia atĩ mbura ĩno ĩkuura ihinda rĩigana ũna na nĩ ũkũmenya rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhanda na rĩrĩa ũtagĩrĩirwo nĩ kũhanda, mũno mũno kũrĩa cianda-inĩ kwarahaga, wamenyithio nĩ thimũ kana tekinoronjĩ ĩrĩa ĩkuo, tondũ nĩ ũkũmĩũria na ĩkwĩre, nĩ ũkũmenya ihinda rĩrĩa wagĩrĩirũo nĩ kũhanda, ihinda rĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgetha, nĩ ũndũ ũcio gũtirĩ thĩna ũngĩkorwo wĩnaguo rĩrĩa ũrarĩma.

Gũkũ gwitũ tũrĩmaga ngũkũ, na njĩra ya gũcihingĩra, tũkagũra twĩ tũcui tũgatũrera wega nginya tũgakinyĩrĩra ihinda rĩa kũrekia matumbĩ, no ithuĩ tũtirekagĩrĩria ngũkũ, tũkoragwo tũcihingĩrĩte thĩiniĩ wa kĩaga, na rĩu ikũrĩra thĩiniĩ wa kiaga kĩu, ona ikarekeria matumbĩ thĩiniĩ wa kĩaga kĩu, ũguo nĩguo twĩkaga gũkũ gwitũ.

No wĩrĩgĩrrĩe atĩ nĩ ũgũthiĩ bengi, na rĩngĩ ũkorwo wĩna kwĩrĩgĩrĩra kũnene atĩ nĩ ũkũheo mbeca, no wathiĩ kũu wĩta mũrĩmi ũgakorwo mbeca iria ũkoretwo ũkĩiga na mbeca iria ũrenda gũkua ndũngĩheo tondũ kũringana na watho wa bengi ndũragwĩtĩkĩria. Nĩ ũndũ ũcio ona ona ũkũbangĩte kũhanda kĩndũ ũkaremwo nĩ kũhanda nĩ tondũ nĩ waga mbeca icio. Kana rĩngĩ ũríĩ tũthiaga ciama cia itũũra, ũgathiĩ wĩrĩgĩrĩire atĩ nĩ ũkũheo mbeca nĩ atumia, makarega gũkũhee. Rĩu ũkahĩtũkwo nĩ kĩmera na ũkaremwo nĩ kũhanda nĩ tondũ ndũkĩrĩ na mbeca iria ũngĩkĩhota kũhũthĩra na nĩ getha ũgũre indo iria ũkwendaga kũgũra ũhande na nĩ getha cigakũhee umithio.

Ũngĩkorwo ũigithĩtie mbeca na nĩ getha ũkarĩhwo irio ciaku ingĩthũka, nĩ gũkoragwo gwĩ kwega nĩ tondũ rĩmwe mũndũ nĩ arĩmaga irio, na ciothe igakuuo rĩngĩ nĩ mbura mũndũ atarerĩgĩrĩire na rĩu ũngĩkorwo nĩ ũciigĩire mbeca cia insurance nĩ ũkaga na andũ acio moka ma kũrorera irio ciaku mona hathara ĩrĩa ũthiĩte magakũrĩha, tondũ nĩ ũkoretwo ũkĩigithia mbeca cia ũrĩmi na nĩ getha rĩrrĩa ũngĩona ũgwati ũgatuĩka wa gũteithĩka. Ũguo kũigithia mbeca nĩ wega gũkĩra kũhanda kĩndũ nawe ũgagĩikara wetereire atĩ indo ciaku no igakũũra, tondũ ũndũ wothe no umĩrĩre ona we ũtekwenda.

Ici nĩ thibinanji, na ithuĩ tũitaga tuto, twaita tuto tũgacoka tũkaharĩrĩria harĩa tũrahanda tũgacimba nathĩ mũno, tũgatukania tĩĩri, tũgacoka tũgathiĩ tũkoya mũũngũrwa, tũgoka tũkahanda harĩa tũkũharĩrĩirie, na mũno mũno tuhandaga tũkĩhũthĩra mĩtaro ciagwata tũgacoka tugekĩra thumu, twekĩra thumu tũgatua, na thibinanji ũcio ũkoragwo wĩ mũthaka mũno o ta ũyũ ũnyitĩtwo nĩ mũtumia ũyũ.

Rĩrĩa nyonaga maũndũ ta maya nyonaga atĩrĩrĩ, o mũndũ wothe harĩ kũrĩa augaga nĩ mũciĩ arainũka, na rĩu andũ ta aya othe makĩte kũndũ gũkũ, o mũndũ nĩ augaga atĩ, "ndainuka mũciĩ gwitũ", tondũ nĩ ũrona kũndũ ta gũkũ ma nĩ kwaraganu, na rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ nĩ ndĩciragia atĩ rĩrĩa mbũra ĩngiura rĩ, tondũ gũtire na mũkuru rĩ, ũrĩa andũ aya mangĩkuuo, na nĩ ũrona andũ aya maiganĩrĩte, nĩ tondũ gũkũ nokuo metaga mũciĩ, rĩrĩa nguona undũ ũyũ nĩ ũngegagia mũno na ngarigwo ũrĩa kũngĩgĩkwo, tondũ ũũ noguo Mwathani akĩũmbire gũkowo gũikarĩte ũũ.

Niĩ nyonaga kambuni ta itateithagia tondũ tarĩu rĩrĩa twĩrĩgĩte kũheo bataraica wonire bataraica iyo ĩneanĩtwo bataraica ĩtarĩ njega, na arĩmi nĩ mekĩrire, na thutha wa gũĩkĩra nĩguo ũhoro ũracoka kuumĩra atĩ bataraica ĩyo ti njega, atĩ nĩ ĩtukanĩtio na mbimbi cia mbũri, rĩu ũkona gũtirĩ ũteithio makoragwo menaguo, tondũ ona korwo hihi no gũkorwo kwĩna wũigĩrĩrĩki, atĩ arĩa mararehera arĩmi okorwo nĩta bataraica, ĩgakoragwo ĩthimĩtwo ĩna wũigĩrĩrĩki na nĩ getha arĩmi makĩrĩma matige kũhũthĩra indo ciao ũũru.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ ndirikanaga ciana cia iciraĩri rĩrĩa matwaragwo bũrũri wa kĩĩranĩro, na makĩmbĩrĩria, rĩrĩa mahũtire makĩambĩrĩria kũririkania Musa atĩ kũndũ kũrĩa maarĩ amarutĩte marĩaga marenge, na rĩrĩa nguona ũũ , nĩ mandirikangaia ũhoro wa ibuku rĩu, rĩrĩa rĩtũririkanagia atĩ ũrĩa ciana cia iciraĩri cianegenagia Musa cikĩmwiraga amarutire bũrũri marĩyaga marenge, na rĩu aramatwara kũndũ marahũta, nĩ ndirikanaga ũhoro ũcio umaga kĩrĩkaĩro-inĩ.

Ingĩmũtara harĩa hothe baibũ ĩno ĩkĩrĩtwo karima na nĩgetha ĩgakorwo ĩgĩita maĩ, hau nĩho mũndũ agĩrĩrwo nĩ gũkorwo akĩhanda gĩtina gĩake kĩa irio irĩa arenda kũhanda, tondũ rĩu ũngĩrekereria maĩ nĩ mekwaraha mũno, na marege gũkorwo magĩteithia mĩmera, no rĩrĩa ũngĩhanda harĩa tũmaĩ tũraitĩkĩra, mũmera ũcio nĩ ũtuĩkaga wa gũteithĩka, tondũ nĩ ũrona ahandĩte imwe ciĩkũnene mũno na baibũ, no ciagĩrĩrwo nĩgũkorwo harĩa baibu ĩraitĩra maĩ, hau nĩho wagĩrĩrwo nĩ gũkorwo ũkĩhandĩra gĩtina gĩaku, na nĩgetha ũkahota kũhe mĩmera yaku maĩ.

Rĩrĩa tũgwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũngenagia nĩ tondũ, nĩmenyaga atĩ nĩ bũrũri witũ tũraiga wega, tondũ nĩ twatwĩkire agũthokia tĩri, tũgĩthokia rĩera, na rĩrĩa tũkũhanda makorobia no tũkamarĩa meta matunda, namagakorwo magĩthakarĩa ona bũrũri witũ, ona magakorwo nĩ maracunga rĩera rĩrĩa tũrahihia, tũgakorwo nĩ tũrahihia rĩera rĩega, ona kũgucĩrĩria ũhoro wa nyamũ gũcirora, ona ningĩ kũgucĩrĩria mbura, ĩkoira, nĩ tondũ tũtemete mĩtĩ rĩu nginya tũtimenyaga mweri ũrĩa kuraga, kana mweri ũrĩa kwaraga, no tũngĩmenyera kũhanda mĩtĩ, nĩ tũgũcokia thĩ itũ torĩa twamĩkorire ĩhana.

Rĩrĩa arĩmi manyitanĩte na magathondeka gĩkundi, ũhoro ũcio nĩ ukoragwo ũmahũthĩire, nĩ tondũ gĩkundĩ kĩu kĩngĩkorwo nĩ kĩyandĩkithĩtie, ona mũĩtie mbeca nĩ mũkũheo, no rĩrĩa ũngĩkorwo wĩ ika ndũngĩona mbeca cia mũhĩrĩga wa mbeca nyingĩ rĩngĩ, no rĩrĩa mũngĩkorwo mwĩ gĩkundi, nĩ kĩhũthagia nĩ tondũ gĩkundi no kwandĩka kĩandĩkaga nagĩkauga mbeca iria gĩkwenda na gĩkaheo hatarĩ thĩna. Nĩ tondũ nĩ maroraga makona atĩ gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩrũmu na nĩ makĩroraga mawatho marĩa mũkoragwo mwĩkĩrĩte na makona nĩ weega kũmũhe mbeca.

Rĩrĩa ngũbatara mbeca niĩ thiaga bengi, na kũu nĩnguoya mbeca kana ngathiĩ ikundi-inĩ cia atumia ngamera nĩ ndĩrenda mbeca mũigana ũigana ũna, na makahe mbeca, no maũndũ macio mothe njĩkagwo thutha wa kũrora kana naniĩ nĩ nũmĩrĩire mawatho marĩa makoragwo me bengi kana mawatho marĩa makoragwo ikundi-inĩ cia atumia na ni getha makahe mbeca icio.

Rĩrĩ nguona ũũ nyonaga nĩ mũrĩmĩ wĩrutanĩrie mũno kũrĩma, tondũ ici nĩ irio ironeka atĩ, nĩ irio irarĩmwo na njĩra ĩno ya kũrĩma ũtekũhũra ndawa ici ndũrũ, ũkĩrĩma na njĩra ĩno ya organic na rĩu rĩrĩ ũkuona ũũ ũndũ ũyũ nĩ ũngenagia, tondũ mũrĩmi ũyũ nĩ areciria andũ arĩa mamũrigicĩrie, kana andũ a nyũmba yako, na agacoka ageciria andũ arĩa megũthiĩ kũrĩa irio ici, na ũngĩona ũũ aya nĩ ataramu mokĩte kũrora mũgũnda wake, thĩna ũrĩa angĩkorwo akĩgerera, makamũteithia maũndũ marĩa mangĩkorwo makĩmũthĩnia.

Rĩrĩa nguona mũtaaramu okĩte gũcera thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa, nĩ ngenaga mũno tongũ nĩmenyaga atĩ, ingĩkorwo nĩ ndĩrathĩnio nĩ mĩrimũ, nĩ akũndeithia kũhũrana na mĩrimũ ĩo, kana nyingĩ ingĩkorwo ndĩna thĩĩna wa tĩri, nĩ ekũndeithia kwoya tĩĩri wakwa na athiĩ aũthime , na akorwo akĩndarĩria indo iria njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩkĩra thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa na nĩgetha tĩri wakwa ũtuĩke wakwagĩra.

Mũgũnda wakwa nĩwathũkĩte mũno nĩ tondũ wa kũhanda nyanya na kũhanda waru, na ngĩrwo nĩ mũtaaramu ũmwe atĩ nĩnjagĩrĩirwo nĩgũcenjia na ngĩhanda mboco, kũrĩa ndahandire mboco igĩciara mũno, no ngĩthiĩ kũgetha nĩkwagĩire na mbura yakuhĩrĩirie kuura, na ngĩkĩona nĩkaba ngethe mboco ciakwa handũ ha igĩthũkĩre mũgũnda. Na nĩndagethire mboco nyingĩ mũno no nĩndanogire mũno to ndarutire wĩra ũcio na haraka tondũ ndierĩgĩrĩire mbura, no mbura nĩyakĩndeng'eririe na ngĩgetha mboco ciakwa oro wega.

Rĩrĩa ndahanda mĩmera nĩ ngĩaga ihinda rĩa gũthiĩ kũrora ũrĩa mĩmera ĩo yakwa ũrĩa ĩrathiĩ na mbere nĩ tondũ ũngĩikara ĩtekũrora mũgũnda waku nĩguo mũndũ agũmagũrwo nĩtũtambi, no ũngĩikara ũkĩroraga nĩ ũkuona mĩmera yaku ũrĩa ĩreka, na ũngĩkorwo ũkĩona nĩ ĩragũmĩrwo nĩtũtambi, ũgakorwo ũkĩmenya ndawa iria ũkũhũra na nĩgetha irio ciaku itigathũke.

No ũkorwo ũharĩrĩirie mũgũnda waku atĩ nĩ ũkũhanda irio, no wathiĩ kũgũra indo cia kũhanda ũgakora cĩĩnagoro mũno, ũkaremwo nĩ kũgũra indo icio, na rĩu moritũ marĩa mangĩgũkora nĩ atĩ, n ĩũcimbithĩtie mũgũnda waku no ndũrĩ na kĩndũ gĩakũhota kũhanda tondũ mũhuko waku ndũragũĩtĩkĩria, ũgagĩkorwo ũgũmĩirwo nĩ moritũ macio.

Kũrĩ ataaramu makoragwo merutĩire gũteithia arĩmi, na no njuge no ndĩmacokerie ngatho, nĩ tondũ nĩ mabangaga ithomo cia gũka gũthomithania na nĩgetha matũrute ũhoro wa kũiga mbeca na motaaro ma ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩiga mbeca ciaku wega, na tũgabundithio na mũico wa ũhoro tũgaikara twĩ na ũgĩ na tũkamenya ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũmenyerera mbeca ciake.

No ũkorwo he handũ ũkoragwo ũkĩigithia mbeca ciaku, na ũkorwo mbeca iria ũrenda gũthiĩ gũkomberwo nĩ nyingĩ gũkĩra mbeca iria wĩigithĩtie, wathiĩ kũhoya ũheyo rĩngĩ ũkarega kũnengerwo, tondũ warorwo kũringana na ũrĩa mwandĩkanĩre, mbeca iria wagĩrĩire nĩ kũnengerwo ũkaremwo nĩ kũnengerwo, tondũ ndũkinyithatie mbeca iria wagĩrĩrwo nĩ gukorwo wĩnacio, nĩgetha ũkomberwo mbeca iria ũretia, rĩngĩ ũgagĩkorwo ndũnakĩgunĩka na ũrĩmi, na rĩngĩ ndũnahota kũhingia mbeca iria ũkwendaga na nĩ getha ũtwĩke wa gwĩka maũndũ marĩa ũkwendaga gwĩka na ũrĩmi.

Rĩrĩa nguona thibinanji ĩhandĩtwo ũũ na ikarĩrwo wega thumu, nĩnyonaga atĩ mũrĩmi ũyũ nĩ mũgĩ, nĩ tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa kũngĩkorwo kwĩna riũa inene, thibinanji ĩno ĩrĩkorwo ĩrĩ o nduru, nĩ tondũ ona ĩngĩtuĩka ya gũitĩrĩrio maĩ, no ĩgũkũra wega, tondũ gĩtina-inĩ kĩayo hena kĩruru kĩrĩa kĩngĩgiria riũa kũnyua maĩ, na thibinanji ũyũ ũgakorwo wĩ mũthaka nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na riũa inene.

Ndathiĩte kwa mũrata wakwa ngona arĩithĩtie mbata mũcinga na ngona ũndũ ũcio wĩ mwega, na niĩ ngiuga rĩrĩa ndĩgĩa na mbeca nĩ ndĩgũra mbata na njige gwakwa na noguo ndekire. Rĩrĩa ndagĩire mbia, ndathire ngĩgũra mbata mũcinga, ngĩũka ngĩciga gwakwa, no nĩ ndatarĩirio ngerwo atĩ citiendaga gũkorwo itegũkorwo ciĩ na maaĩ, nĩ tondũ nĩciendete maaĩ mũno na rĩrĩa ndacigire gwakwa nĩndagĩcigagĩra maaĩ o wega, no mũthenya ũmwe nĩ ndariganĩirwo nĩ gũcigĩra maaĩ, nĩ ũndũ ũcio ciorire nginyagia ũmũthi ndĩrĩ ndamenya kũrĩa ciathire.

Irio ici rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ tũciĩtaga ndũma, na irio ici nĩcikũragio nĩ andũ mĩgũnda-ini, yao kuona atĩ ona cikũragio kũrĩa kũrĩ na maĩ maingĩ. Na nĩgetha cigatuĩka cia gũkũra na riri na cirĩ njega na cirĩ nene. noguo andũ nĩmatuĩkaga a gũcituga cirĩ o mũgũnda, kũrĩa ona kuo no nginya matigĩrĩre atĩ nĩcirona maĩ maiganu, na ningĩ no nginya cikorwo na thumu wa kũigana, na nĩgetha cĩtuĩke cia gũkũra, na okorwo mũrĩmi nĩarabatara nginya gwĩkĩra bataraitha nĩatuĩkaga wa gwĩkĩra ,nĩgetha atuĩke wa kuona maciaro mega. Na irio ici tũcirĩaga na njĩra nyingĩ mũno, kuona atĩ rĩmwe nĩtũtuĩkaga a gũcitherũkia o uguo cirĩ, na tũgatuĩka a gũcirĩa nginya kĩroko na chai, kana ona rimwe nĩũtuĩkaga a gũcikaranga no karĩa cirĩ ta gĩtoero. Ũguo nĩguo mũndũ arĩaga na njĩra ĩrĩa arenda, kuona atĩ njĩra nĩ nyingĩ mũno . wee ta mũrimĩ kana wee ta mũndũ ũrĩa ũrathiĩ kũgũra ,kana ũrĩa ũrenda kũrĩa ,nĩwe ũcagũraga njĩra ĩrĩa ũrenda kũhũthira.

Rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ rĩu nĩ tũũhĩgĩte mũno, nĩ tondũ nĩ tũhũthagĩra mũmera ũyũ gũthondeka, ũgatukania nyanya na ũgatua itũngũrũ ũgatukania, ũkarĩa ciĩ njĩthĩ na nĩ ikoretwo igĩtuteithia mũno, tondũ rĩu o na hwa-inĩ andũ matirarĩa, macokete kũrĩa mũmera ũyũ matukanĩtie na indo ingĩ ta nyanya na itũngũrũ na mũndũ agakoma na nĩ indo njega, tondũ nĩ iteithagia mwĩrĩ.

Nĩ ndarĩmĩte mboco nyingĩ mũno, na ngiuga mũthenya ũmwe citarĩ nyũmaaru. Na ngĩũnũra wega mboco. Na ndonũra, ngĩhagĩra. No ndahagĩra, ndarĩrĩire mboco icio kwĩ ranji, no nĩ ndaigwire nĩ cithũkĩire mũno tondũ ndaimbire nda, ngahũhita ngaremwo nĩ ũndũ ũrĩa ngũĩka. Rĩrĩa nguona mboco ici injũa nĩ cindiririkanagia mũthenya ũcio.

Ici nĩ biribiri na biribiri nĩikoretwo ciũteithio mũno nĩtondũ rĩu nĩcio tũrahũthĩra gũthondeka ndawa . ũgacitua , ũgatukania na njinja na ngarĩki ũgathondeka ndawa ya kũhũra igunyũ. ũndũ ũcio ũngĩ, rĩrĩa ũgũthondeka nyanya na itũngũrũ mũndũ nĩekĩraga gabiribiri kanini. Kana rĩrĩa ũkũruga nyama na waru na mathibinanji na marigũ, nairio icio nĩirĩkaga na ikagia cama mũno.

Nĩnyende kũrĩithia ngũkũ mũno na rĩrĩa ngwona mbica ĩno nĩĩndirikanagia atĩ rĩrĩa ndĩna ngũkũ nomũhaka ngathiĩ ngacirore o dagĩka thaa mũgwanja na huainĩ ngetha thiĩ ndore ũrĩa ciatinda. Okorwo citirĩ na irio ngaciĩkĩrĩra, na okorwo citirĩ na maĩ ngaciĩkĩrĩra. Nathutha wa ũhoro, noniĩ ngateithĩka tandũ rĩrĩa ngũciendia nĩnyonaga mbeca, kana rĩrĩa njigĩte iria cirekagia matumbĩ, nĩndogotaga matumbi na ngahota kwendia nangahota gũkorwo ndĩna mbeca mũhuko-inĩ wakwa.

Niĩ ndĩ mũgĩkũyũ, na rĩrĩa ngũrĩithia ngũkũ kana rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ rĩrĩa tũkũrĩithia ngũkũ, nĩtwendete kũrĩa matumbĩ, nĩ tondũ thĩiniĩ wa nyũmba yakwa andũ arĩa makoragwa me thĩiniĩ wa nyũmba yakwa no mũhaka tũrĩe o mũndũ matumbĩ merĩ na rĩrĩa ngũrĩithia ngũkũ nĩmenyaga atĩ, ndigũthiĩ athara ya kũgũra matumbĩ nĩ tondũ nĩngũria kũma marĩa mararekio nĩ ngũkũ ciakwa, na marĩa mangĩ matigara ngendia ngakorwo ndĩna mbeca thĩiniĩ wa mũhuko wakwa.

Waru ciendaga kũgethwo rĩrĩa gũtarĩ mbura, na rĩrĩa ũkũgetha waru, ũgacicagũra irĩa ndungu na irĩa njeke ũgaciga cituĩke mbegũ, angĩkorwo ndũkũhota kwendia, kũngĩkorwo gũtarĩ na mbei njega, mũndũ atuaga nyeki, ũkareka yũme, wona yoma, wenja waru ciaku, ũgacoka ũkaigĩrĩra nyeki, ũkaiga nyeki thĩ ũgaciga, ũgacoka ũgacithiũrũrũkĩria na ũgacihumbĩra, citithũkaga cigĩtwo ũguo.

Rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ rwa gĩkũyũ, tũhandaga okorwo nĩ nyeni tũkahanda handũ hamwe, okorwo nĩ mbembe nacio tũkahanda hamwe. Harĩa tũrahandĩte nyeni kĩmera kĩu kĩngĩ tũhandata mbembe ho. Harĩa tũrahandĩte mbembe kĩmera kĩu kĩngĩ tũkahanda nyeni ho. Na nĩũndũ ũcio, rĩrĩa ũgũcenjeria mũgũnda waku ũgwo, tĩĩri waku ndũngĩthũka na mĩmera yaku nĩrĩkũraga ĩĩ mĩega, ona irio ũkagetha ii nyingĩ itarĩ na mathĩna maingĩ ma mĩrimũ.

Ingĩmwĩra akĩenja ngwacĩ agakoragwo na handũ arekĩra, o harĩa enja akoya ngwacĩ agaciĩkĩra handũ akiumagĩria, gũkĩra kwenja agĩtigaga tondũ rĩu gũkũ nĩkũruta wĩra maita meerĩ, nĩenjire, nyingĩ acoke oke arogote. Rĩu kaba angĩkorwo ena handũ akenja agĩkagĩra akenja agĩkagĩra. Na wĩra ũcio ũgakorwo ũmũhũthĩire.

Rĩrĩ nĩ irenge, na irenge nĩtwarĩaga tene mũno tũrĩ anini, nanĩtwacokaga tũkamamena mũno. No rĩu mahinda-inĩ maya, rĩu marenge nĩtũramenda mũno, tondũ tũratherũkia tũkanyua rũci-inĩ na cai. Na ningĩ mbegũ iria ikoragwo ci thĩiniĩ wa irenge nĩituĩkaga, ũngĩkaria ndũngĩkorwo wĩna mĩnyoo. Rĩu irio ici nĩcio rĩu irahũthĩka mũno na he hau kabere nĩiramenetwo tondũ ironagwo tarĩ irio itarĩ kĩene. No rĩu mahinda maya, irenge onarĩtiragũrĩka, nĩ goro.

Rĩrĩa nguona igwa, ndirikana hĩndĩ twarĩ cukuru tũrĩ anyinyi, na he mũthuri wakũragia igwa mũno. Na tondũ ndetĩkagĩra kũheana, rĩu twĩ ciana nĩtwanyitanaga tũgathiĩ tũkauna igwa ciake. Na rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa twaiyire igwa ciake, acokire agĩũka gwitũ mũciĩ na akiuga nĩ ithuĩ tũiyire igwa ciake na tũkĩhũrwo mbara yarĩ nene mũno. Rĩu rĩrĩa nguona igwa nĩ ndirikanaga mbara ĩrĩa ndahũrirwo ndĩ mũnini.

Ũndũ ũyũ nĩmwega mũno tondũ rĩu rĩrĩa ũkũhe mĩmera maĩ na mĩberethi kwanja ihinda rĩrĩa mahinda marĩa riũa rĩkoragwo rĩarĩte mũno, noũkorwo ũkĩrĩma wega mũno . Tondũ mĩberethi ĩno ũngĩhota gũĩkĩra oharĩa mboga ĩrĩ, ũgekĩra harĩa kamũberethi karaita maĩ, mboga ĩo ona ndĩkamenya kana kwĩ riũa. Na mboga ĩgakũra na njĩra njega negacoka ĩgakorera mbeca tondũ ihinda rĩrĩa rĩkoragwo rĩna riũa rĩnene, andũ aingĩ matihotaga kũrĩma. Norĩu wĩna ũrĩmi ũyũ nĩũkũhota kũrĩma irio noũrĩme irio nyingĩ. Norĩme mboga nyingĩ na thaka.

Nĩũrabatarania ũkorwo wĩna hoho na nĩũrabatarania ũkorwo wĩna rũrigi, nĩũrabatarania ũkorwo wĩna maĩ na baibo na nĩ getha ũndũ ũyũ wothe wĩkĩke na níũrabatarania gũkorwo wĩna magathĩ ma kũrenga mahuti na nĩ getha biribiri ciaku cikorwo igĩkũra wega na ikĩona riũa na nĩ ũrabatarania atĩ ũkorwo wĩna dawa nĩgetha ĩngĩbatara kũhũrwo no kuoya ũkuoya dawa yaku ũhũre hoho ciaku.

Ndĩrona ũyũ nĩ mũrĩmi, thutha wa kũhanda mbembe ciake. Na nĩ kũroneka kũrĩ na mbura nene, ũguo oimire o gwake oke arore mũgũnda wake ũrĩa ũhana, na ũngĩrora ĩratũ ciake nĩũkuona atĩ cihũrĩte ndoro, nĩ kuonania atĩ nĩ kuru mũno. Rĩu okĩte kũrora irio ciake kana nĩ thũku, kana ikĩrĩ o njega, nĩgetha amenye ũrĩa angĩhota gũciteithia. Angĩkorwo ciarahĩirwo nĩ maĩ acitemere mĩtaro, na nĩkĩo nĩũrona nĩ mũndũ ũikarĩte akĩiguaga, tondũ nĩekĩrĩte iratũ itangĩmũtonyereria thĩiniĩ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi warĩkia kwenja irima, na nĩ aroneka ena mũmera anyitĩte arenda kũhanda, na rĩu ũkona arenda kũũthika tondũ warũthĩrĩria nĩ ũrona marigũ matiĩkĩte wega, akorwo arenda gũcenjia nĩgetha ahande mũmera ũngĩ arore kana nĩ ũgwĩka wega thĩiniĩ wa mũgũnda wake tondũ marigũ nĩmaroneka nĩ maregete. Na nĩkĩo nĩenja irima iriku ahande mũmera wake arore kana nĩ ũgwĩka wega.

Ndĩrona ũyũ nĩ mũrĩmi ũrenda kũgarũrĩra ũrĩmi wake, tondũ marigu nĩ maroneka nĩmarega mũgũnda, nĩ marega gwĩtĩkĩra mũgũnda ũyũ, na nĩ aronekana hena irima enjete haha inene, akĩenda gũcenjia, mũrĩ, mũmera ũngĩ ahande thĩiniĩ wa mũgũnda wake, nĩgetha arore kana naguo mũmera ũyũ nĩ ũgwĩka wega.

Ici nĩ mbera. Thiaga ngatua mũtĩ igũrũ, ndatua mũtĩ igũrũ ngathiĩ maĩ-inĩ maratherera ngacithambia. Ndacithambia ngĩcikagĩra handũ gathani-inĩ ngoya kahiũ ngonũra monũro, ngacoka ngatinania maita mana ngĩkagĩra gathani. Ngacoka ngathiĩ ngoya hũma ngacetha ngĩrĩga.

Nyonaga Ngai nĩ ateithirie andũ, na makĩhota gũkorwo mena macini ta ici cia kũrĩma, nĩ tondũ rĩrĩa kĩragita gĩkũrima no kĩrĩme mũgũnda kũndũ kũnene gũkĩra ũrĩa andũ mangĩoyũo moke marĩme mũgũnda ta ũyũ, na rĩrĩa ungĩkorwo ũcereirwo rĩngĩ nĩ kũrĩma na mbura ĩ hakuhĩ kuura, kĩragita nĩ gĩkũrĩma na ũcoke ũhande naihenya, na irio ciaku cituĩke cia gũkũra na citingĩkorwo cigĩcererwo, na ũndũ ũyũ ũgakorwo nĩ wa kũhũthia mũrutĩre wa wĩra.

Rĩrĩa ũgũtega thamaki kuma maĩ-inĩ, rĩrĩa ũgũcoka ũgũciĩkĩra handũ nĩ wonanagia atĩ nĩwĩharĩrĩirie gũkorwo wĩna mbeca nĩtondũ rĩrĩa ũtegete thamaki ĩgaciruta maĩ-inĩ, ici citingĩcoka maĩ-inĩ tondũ nĩ nguũ. Na rĩu ici kĩrĩa cietererwo no gũthiĩ gũthondeka mbeca. Rĩrĩa ũgũciĩkĩra haha nĩ cionanagia atĩ, rĩũ nĩ ciambĩrĩria gũthondeka mbeca.

Twaruta thamaki maĩ-inĩ tũcokaga tũkoya tũhiũ, tũkamĩharahara nĩgetha ĩkaruta ngothi ĩo ĩkoragwo ĩ igũrũ. Narĩu rĩrĩa ũgũcoka ũkaharahara arabu ũkamĩthambia, tũgaciĩkĩra harĩa tũgũthiĩ kwenderia nĩgetha ũgathiĩ kwenderia mũgũri ĩtarĩ na wĩra mũingĩ, tondũ ĩharaharĩtwo ũũ na ĩkarutwo indo cia nda, mũgũri no gũthiĩ athiaga gũthambia na akaruga.

Agĩrĩirwo nĩ ateme irigũ. Atema irigũ, arĩrute thĩiniĩ wa mũramba, acoke acarie mahuti, marĩa marindaga marigũ ta makindũri na mũkorobia. Are wega thĩ acoke ekĩre marigũ make na acoke akunĩke na mahuti macio ekĩrĩte ikũnia, acoke amohe na kĩrathia kĩa naironi. Aige marigũ make na meruhe gũkĩra rĩu kwĩruhithuia ũũ.

Gũkũ gwitũ nĩ twendete kũrĩa mũno irio cia gũkima, na nĩ tũhũthagĩra marigũ gũkima namo. Ningĩ mũtũmia angĩgĩa mwana, nĩ akimagĩrwo irio ta njahĩ na marigũ, nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa ũgũkorwo wĩna marigũ, thĩiniĩ-inĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩtũhũthĩrĩire kũruga irio citũ tũgĩkagĩra irigũ thĩiniĩ.

Rĩrĩa tũkũruga irio, nĩ tũhũthagĩra rũrĩrĩ-inĩ ruitũ rwa gĩkũyũ gũkaranga irio citũ na nyanya. Kana ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ tũtinangagia nyanya tũkarĩa ciĩ njĩthĩ tondũ nĩ tũiguaga ci njega itarĩ hĩu. Kana rĩrĩa ũkũruga nyama ũgekĩra irio, nyama ciaku nyanya.

Rũrĩrĩ rwitũ rwa gĩkũyũ nĩ tũhũthĩrĩire kũruga irio citũ na na nyanya kana rĩngĩ tũkarega gũciruga tũkarĩa ciĩ njĩthĩ, tũtinangagia wega ũgekĩra gathaniinĩ ũgacoka ũgatukania na gĩtũngũrũ ũgekĩra cumbĩ ũkarĩa ihana ũguo ona ũtukũ no ũrege kũrĩa kĩndũ kĩngĩ ũrĩe nyanya ciĩ theri na nĩ iteithagia mwĩrĩ mũno na gũkorwo wĩna ũgima wa mwĩrĩ mwega.

Ici nĩ indo iria tũkũragwo tũtuĩrĩirwo ta atumia rĩrĩa tũrĩ aritũ, atĩ no mũhaka ũrĩa mbitirĩti, nĩ tondũ nĩ ciongagĩrĩra thakame. Kana rĩrĩa ũgthondeka irio ciaku iria njĩthĩ, mũndũ nĩ ekagĩra na ũkarĩa ci njĩthĩ na igateithia mwĩrĩ waku mũno. Kana no ũthondeke mbitiruti ũgĩthĩa, ũkanyua tarĩ maĩ ũranyua, na magakorwo mena ũteithio mũnene thĩiniĩ wa mwĩrĩ waku.

Twana tũtũ haha tũrugamĩte hahandĩtwo nyeni, na thutha watwo kũhandĩtwo igwa, na ndirona tarĩ two tũtuĩte biribiri ici, nĩ tagũtuĩrwo twa tuĩrwo twanengerwo tũnyite, nĩgetha tuonanie ũrĩa marĩmĩte biribiri njega, to nĩ ũrona tagaka kena nguo ĩno ndune, nginya gatingĩhota gũtwa kũringana norĩa kanyitĩte, nĩ kũnyitithio kanyitithĩtio nĩ mũndũ, na rĩngĩ hihi manyitithatio ũũ mahũrwo mbica, magathĩrĩrie mena biribiri marendia.

Rĩrĩa nguona ũũ ndirikanaga rĩrĩa twaimaga thukuru, ũrĩa mũndũ athiaga akona matunda, ũgathiĩ ũgituaga. Na rĩrĩa, nĩ tondũ nĩ dendete matunda mũno, nĩ ndagũrire mĩtĩ, na ngĩhanda matunda, na rĩu ndĩaga, makoragwo makũrĩte gwakwa nja.

Ũngĩkorwo ũkĩrĩo nĩ mũtwe, ũnũre makoro ma njungwa, ũnungĩrĩre, mũtwe nĩ ũtigaga kũrĩa mũndũ. Na hĩndĩ íĩrĩa kwĩna mbura, matunda maya nĩ ma haragĩrĩrio wega, na magatinangio, na andũ matarĩte maka, andũ marĩa makarĩa matunda maya.

Rũrĩrĩ rwitũ rwa gĩkũyũ nĩtwendete gĩtheri mũno, na rĩrĩa nguona mboco, nyonaga o kũhagĩra gĩtheri, mboco ũgatukania na mbembe cigatuĩka gĩtheri. Na ũndũ ũcio ũngĩ tũhũthagĩra, nĩ tũtherũkagia mboco na tũkaruga irio mwanya mwanya, ta ũkaruga ngima ũkarĩanĩria na mboco, no ũruge mũcere ũrĩanĩrie na mboco. Na andũ a rũrĩrĩ rwitũ nĩ mendete mboco mũno na mboco nĩ ciĩragwo nĩ ciakaga mwĩrĩ, nĩ ũndũ ũcio nĩ wega gũikaraga tũkĩrĩaga mboco mahinda me mothe.

Ici nĩ mboco na cithiaga cigatuo mçũgũnda ciarĩkia kũma ikahũrwo ikomithio wega, ciomithio wega cikaigwo na rĩu no ũtahagie hau ũkendia. Kana ũtahagie hau wĩigĩte ciĩ nyũmũ ũkarĩa.

Gũkũ gwitũ rĩu matunda maya matuĩkĩte nĩmo marathiĩ mũno, kana nĩ marendeka mũno. Nĩ ũndũ ũcio andũ macokete kuoya mũgũnda makahanda matunda maya, magathecereria itingĩ, magacoka magekĩra waya magatambithia. Na nĩ makoretwo marĩ ũteithio mũno nĩ tondũ to kũrĩa gwaku mũciĩ, nginya kwendia, ũgatwara ndũnyũ, na nĩ maragũrwo na njĩra nene mũno.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩharĩrĩirie wega mũno na baibũ ciake, na nĩaronania nĩta maaĩ arenda gũkorwo akĩhe mbembe ici ciake, nĩ tondũ nĩũrona nĩkũnyitithania aranyitithania baibũ, na nĩgetha ahote gũcithondeka ũndũ ingĩtwara maaĩ kwĩ mĩmera yake. Nĩkũnyitithania aranyitithania baibũ na nĩgetha acoke ahingũrĩre maaĩ ahee mĩmera yake.

Rũrĩrĩ -inĩ rwitũ rwa gĩkũyũ, gũtirĩ irio tũngĩrĩa tũtegwĩkĩra gĩtũngũrũ, rĩrĩa tũgũkaranga irio citũ, no mũhaka tũgakaranga tũkĩhũthagĩra itũngũrũ, ningĩ nĩ tũhũthĩraga itũngũrũ na njĩra ya kũrĩa ciĩ njĩthĩ, tũgatukania na nyanya tũgacoka tũgekĩra cumbĩ, na tũkarĩa na irio icio cigakorwo ciĩ njega mũno, ningĩ tũtingĩhota kũruga irio citũ tũtegwĩkĩra gĩtũngũrũ, tondũ nĩcio twĩtĩkĩtie atĩ irehaga, gĩtũngũrũ nĩkĩrehaga mũcamo thĩinĩ wa irio.

Hĩndĩ ĩmwe tene nĩ ndarĩithĩtie ngũrũwe ciarĩ nyingĩ mũno, na nĩ ciathiaga o wega, na cigoka ikagũrwo na ngakorwo ndĩna mbeca thĩiniĩ wa mũhuko wakwa, no he hĩndĩ ĩmwe o ngĩrĩithia ngũrũwe, irio ikĩgĩa na goro mũno, na ciagĩa na goro, ngĩona nĩ ndaremwo nĩ kũrĩithia ngũrũwe, na ngĩigua rĩu no ndĩcihingũrĩire ithiĩ na ngicoka ngĩona kaba gũciendia hathara, ngĩciendia hathara na ũndũ ũcio ũgĩtũma mene kũrĩithia ngũrũwe hĩndĩ ĩngĩ.